Chito nekichame nekitoret bik eng luo ko Raila amolo odinga ,Raila amollo odinga kokikoek kandoindet nebo Kenya ak nebo luo eng kenyishek chechang' mising inendet nekitoret Kenya ak bik chik koborchikei akoistokei eng ngandoinatet nebo chumbek ako kikotoret eng cheng'et ab imanda kandoindani kora kikotaret kokachi bik chik kimnatet akoker kole kotaret bik chememuchekei ngolinywa akotyem kochenchi akochengi imanda bik chekibun bichinwakik cheterteren

Boishoni achome misinng amu tinye chepkondok chechang mising. Nkikol minutichu eng mbaret neo akirip komie ko yetun kekeste komi barak alyet nepo minutik. Siret kora nepo minutichu komi barak mising ako petut aketukul netinye kesutik cheyome kekes, ko imuch inyoru alindet, ako mokotin mising eng siro. Minutichu ko mochome kora akole amu oboishet netinye mising, moche sutishet nepo kila, asikoker kole moiputyo mauek, ako kora komeche mbaret neakwai mising, meche katoldoleiwek minutichu asikobit kwai komie. Nkot ikol chito olemomi akwoiyet, ko makoyai komie minutichu. Minutichu kora, kotinye poishet neo, amu yoche itokchi olemakat kopa, akomeche ripset nepo barak.

Ni ko kolset ab avacado avacado ko logoiyaat nemii baraak missing aliet ab avacado kokwaa baraak missing avacado kora komii baraak sireet nyiin ago kit age tugul ne tinyei chitoo avacado che kakoyaan keyaam ii ko mabeten konyoor Siret ,ovacado kora kotinyei kamanuut missing ii eng borto ab kimugul met Mii biik che miandos ak chetinyei kalutiik ii kobaisheen avacado kondee amitwagiik ii asiko chuchuun kalutiik , avacado kora ko anyiiny ngeburburto kimpyeet ak ketseyii ngweek alaak ii ago amitwagiik che magisus chemagas mwanig ii ko ngetesyii tuguuk che uu ovacado ii ko anyinnyitii missing , ketit ab ovacado kora ye magolaguu ii koimuuch kiluuul ii akebaisheen koek ketit ,lagoiyaat ab ovacado komii ngweeny ripset nyiin ago machaang tuguuk che keyalchiin ko kagokol chitoo ko koriip kityoi mauweek kotaptateen kityoi komyei ama wooh boisiet ne keyalchiin ovacado missing.

Kit netai ii konyaluu aneet chitoo agobo ole uu minutiet nii , nyaluu aneet agobo tuguuk che machei minutiet nii ak tuguuk che mamachei , ye kaitaar ii konyaluu aneet chichi agobo ole kitektoi koot anan ko ole kigoldaa minutiet nii, nyaluu konai chitoo ole kiratitoi ii ak ole bwane ko etundoi kongen chitoo tuguuk tugul che magatiin ii konyaluu konai kit age tugul ne kiyae en oret ii ako nyaluu kora konai chitoo kole imuuch konyoorjii sireet ako lelanyiin logoek kyiik ye katoi koruria.

Logoechu kobo kamanut mising akotinye boisionik che chang eng kokwet, kikeboisie kechobe tukuk che kiee cheu soda, ako kiboisie kora kechobe maiywek, tukuchu komi barak mising alyenwa ako nginus ii, kochobe maiywek che anyiny mising che choto kekure Divaik, Divaik ii, kotinye alyet nemi barak akoibu chepkondok che chang eng emet, tukuchu kotinye kerichek che teche borta, ako ngeboisie kotorete kokirinda mionwek alak chemitei borta, alyet nebo tukuchu komi barak mising ii, ako ye kol chito komachengoti siret, mitei siroshek che kikechop che ale minutik ak kesutik chebo kabatik ii, ak kekochi chepkondok eng boroindo ne makat.

Kisiet ab chitoo ko nyaluu kerib missing ako ungatiet ab chitoo, betut age tugull nekachuut anan konyoor boisiet ab serikali konyaluu ke geer kole makikonor tuguuk kyiik maamuuch kenyoorjiin en offisiek ab serikali, ye kaitaar chitoo kebaisheen kasisiek ko Mii ole kewirjiin ii age ker kele maimukaksei kosiip chitoo akonyoorunei logoiywek chebo chitoo chemachei konyoor eny Yoon kosupkei ak notoon ii ko kartasisiek che makiwirtai ii kegonoreei eng oret nebo ngamnatet nebo barak ii neimamuuch koityi chitoo agonyoor logoiywek che kamakomakaat konyoor.

Boisioni, ko kaurset nepo minutik. Minutik konyolu kiur asikobit mepet beek, minutik konyolu kepise beek tutikin akeker kele beek tutikin chekakipise kong'etu tukul eng ng'uny amomi beek chekipete. Kikotoret biik chemi kortunwek cheyomyotin koker kole beek chetutinin chetinye komuchi kopoishe eng boishonik chepo gaa akepoishe eng kapisishet. poishoni kora, kotoreti koker kole kang'et minutik kosoptos eng kemeut amu yekalal kemeut kopele ng'unyut tikitik ipkoyomyo akotoi koyomyo minutik. Yekinde sogek cheuchu kotoreti kokochi ng'unyut konun ako yekanunyo kora, kweku katoldoleywek ako chotok cheiakwoi mbaret.

Ni ii ko kolset ab psiongiik , psiongiik ko minutiet nebo kamanut en borororiet ii , kibaisheen kechape busheek che kikwanyen kimyeet ii ak chekichuleen musarek ii ak boisionik alaak kora, kabatishanii ko nyumnyum missing amuun magorom kolsett ii ako mamii Barak ripset, ye kagogol chitoo ko psiongiik ii ko bwane ko ketiik che terterjiin ak ko lelagiit ye yame ketiit ne tai ii ko ngeteem koweksei kobitos kora ak kotesetai kiamei akoi ye kaosiit , kabatisyani ko Mii barak missing amuun ingoripokas komie komujii komaang minutiik che chaang en baraindaa agenge.

Korom koit chumbeek ii ko kindochiin kiruakik ak boisiet ab kook Kenya ,ki kiruakik che ki mwae anan ko kinamuu tuguuk tugul en kokwet ago ngatutiik tuguul ii ko kobunui kiruakindet ,kibaishe kiruakindet ak boisiet ab kook ii ole kakweriei boisiet ab emeet en nyumnyumindaa eng kokwatiinweek alaak ii ko kitinyei kiruarigik che Mureen ii ko alaak ko kitinyei kiruarigik che kwanyiik kiruakindet age tugul ko kanyitat missing en betusiek chotoon, eng bororiosheek alaak ii ko kimii laitoriat , laitoriat ii ko ki chito ne ki konyitaat missing ii ako kii ndamuun boisionik tugul eng borororiet ii ako kitinyei kamuget nemii baraak mising.

Taisheek chuu ko kichapeen serikali kotaretii ak askariik chebo ripishet ab tiangiik, boisiet ab askariik ii ak serikali koger kole kariib tiangiik ma nyonkwak kiagik yaan tiangiik kiagiik ko kigeker kole nerektos biik missing ak konamiin kole kocheeng tiangiik chuu ako Baar ii asikobiit kobeek neregeg kwaak kikonaam serikali koger kole ,bo kamanut kondee taisheek ii sikobiit kotareet kenam tiangiik che machei kole kobaar ako yaan kiagik.

Ne tai ii konyaluu kepchei logoyoyaandani koab aeng, ye kakepchei kobuun aeng ii ko mukaksei kinem anan kepchei ab chei kosupkei aak nyalulnatet nemii kweeny kora ko kakecheiabchei kotomah koityi chitoo kotomah logoyaat miten logoyaat nemii kween neyachei kinem iririet nebo barak asikobiit konyooru logoyaat nebo kweeny tuguuk che ame logoiyandani koanyiin missing ako korong koyachei kinem iririet nebo barak notoon ko wui misssing kobiit koyamaak.

Eng agere menet nekakibaisheen kechaap tuguuk che mengeech che uu matubaruuk ,menan nii ko kakoyaan ii ago kotesetai koyame kotesetai kowuituu, missing tuguuk chuu ko kerkei ak matundek chebo tumiin chekinyoruu eng ole Mii kemeut, amitwagiik chuu kotinyei sugariuk che Mii Barak niah ako ingo chuchuun chitoo koanyiin ii akotinyei supu alaak che tuen tuguuk chuu ko anyiiny missing ii konyooru kobaibai biik missing ii.

Ni ko kabatisyeet ab spineech ko ngweek chebo kamanut missing en ngunoo, kikowalak kabatisyeet ab logoyoyaandani amuun kikobwaa kesuek che kororon ii che bitos ak koegituun koot missing eng betusiek chuu ko ngoo tinye chitoo ketureek ii komuchei kogol ingwandani ako yae komyei missing ngwaan ndeni ingonyoor akwayendeed akonyoor ole Mii katoltoleiweek ii ko ye kol chitoo keswaat ne karaan koyae komyei missing kikotestai biik kocheng kesuek che Mii barak missing ii akoot tesetai ko kol ngwaan ni ak ketureek ii sikoger kole manyoor kesutiik che Mii Barak missing.

Ni ko boisiet nebaisheen mayaik ,mayaik ii kimuchei kebaisheen eng keamis ii ole imuch kesus ii akeyamdaa tuguuk che uu kimyeet anan ko muchelek, boisiet age nebo mayaik ii koimuuch kebaisheen kechapeen makatiat ,makatiat kobaishe mayaik missing ii ago ye kichape Makatiat ii kobaisheen mayaik eng changindo ,mayaik kora koimuuch kebaisheen ke chapeen tuguuk che kiamdaa chaik ,kichemushaan mayayat ii kemuchii kebaisheen keyamdaa chaik.

Boisioni ni ko katumisiet ab ketureek, tuguuk alaak tugul chekimuchei ko nunia kou susweek ko ngetuum aki gachiin baraindaa kobendii io konunia agogoek ketureek, bo kamanut missing kiumjii Yuu chemuchei ko nunia ak kinde koreet agenge ak kobuur, tugul che maimuchei konunia komagaat kinde tabaan boisioni Kobo kamanut amuun igochiinn akoot biik che matinyei kamuget komuuch konyoor katoltoleiweek ii ak kokwa mbaronik kwaak nema yachei ibaat kochengaat katoltoleiweek che kialdaa , boisioni ko kikotaret kora koger kole keun biik susweek ii ak tuguuk che ngetunaat eng oloon chemagei en olaan tugul.

Boisoni, ko kabatishetab kawek. Kikobunchi komonut missing kabatishetab kawek eng' bororioshek chok. Eng' kenyishiek che kikosirto, kokikwo barak missing aliet nebo kawek, ng'ot kokochi biik kotai kogol, eng' leet yoo, ko kiyait siret nebo kawek. Ibkokochi biik che kitinye kotutunot. Katutishiot ni ne kikon kobetyo kawek eng' siro, akogochi serikali koger kole kates beit nebo kawek, asikogochi biik kogol. Ko kawek kotinye boisiet neoo missing, ng'erib agebut, butishiet komeche biik che kachang'a, amuu boisietab kawek koibe boroindo neoo missing

Ni ii ko ripset ab artet ,artet ii ko nyumnyum missing boisiet nyiin ago machei kityoi ole miten tumdaa, biik che ripee artet ii ko biik che tinyei mbaronik che toom keteme ii ago artet koame tuguuk che terteren kongethegei sageg ii agoi ketiik ii ko chaang tuguuk cheame artet ngetatyi artet ole Mii tumdo inyoruu kakwaam minutiik che chaang missing artet komachei nekitekyiin koot si en koskoling ye kait ii inyokoruyaa Koo chuu ko bataa kiagik che mamagat koruyaa saang ii asi manyoor koristoi nemii baraak.

Boisioni ko katutanisiet nyumnyum missing kinet chitoo agobo boisiet ne uu nii ,kit ne tai ne magaat konai chitoo ko ole kiuldaa takalkalisiek ,ye kagonai chitoo kowul takalkalisiek ago chepchepiit ii ko kit ne rupee konyaluu kineet agobo kila kesuat neimuuch kegol en kaptuta ak kesuek che mamagat kegol en kap tuta ye kagonai chitoo ko magaat koib ketureek anan ko kesuek che kororon asikobiit koek tiyarii en kolset kit ne rupee konyaluu konai chitoo ole riptoi kesuat ,ye kagokol ii anan ko ye kakondee kaptutaa tuguuk chemii kaptutaa komachei ripset nemii Barak ii ago eng betusiek che chaang Kobo kamanut konyoor chitoo ngamnatet agonai kole imuuch kiriptoi ak kiy age tugul ne mamachei.

Eng Yuu agere samakinik che barjingei koyamis eng ainet ole Mii samakinik chuu ko chaang tuguuk che ngetuneen amitwagiik che kaginam ak kewirtaat sikongus tiangiik chuu ole Mii tiangik chuu ko ma tilil ako mabeten miando komi oloon ,samakinik missing ko maame logoek ii chenge tiangik che mengeech ii ako ngunoon ko kakwamis tiangin che mengeech ako biyaa komuchei ko tuyaa.

Boisioni ko boisiet nekiumi minutik , tugul kobwaa mezeet agenge asikobiit konyoor ,minutik che uu chuu komii Barak aliet eng siroo ako taretii missing borto ab kimugul met ,ye amishe chii tugul konyaluu koger chitoo konai kole amitwagiik che yame kotinyei kit age tugul nebo tuguuk che makaat kotinyei chitoo amitwagiik kit ne rupee ko boisioni ko taretii koger kole katiagais boruek ab biik che makyingei boisiet ii amuun logoek che uu chuu ko kimitii borto ako gachiin chito kosuldaen boisionik che chaang .

Testai logoiywek kongalale kanetik chikoba strike kamwae logoiywek Kole strike nekoba kanetik kokomisa Nebo Sheria ako chi agetugul nemaiwekse baishet amait chumatatu kokobet baishet en yu kotestai logoiywek Kole mwae serekali Kole matinye chepkondok cheimuche koteshi kanetik ako kikoteshi kanetik chepkondok chekikoshin en let ko kandoik kotestai komwae Kole kikobek arawek chechang kotomonketaji chepkondok ako tuguk chekigogashin AK serigali kotomo kesulda ?

kila kokwet kobakomonut kinoisejigen ak ketestai kenetkei akobo tuguk chetesetai en imbar, ny'olu eng kobotindet komut biik nyokoborji bandab tai negikwai ago ng'ot komi kewelutik komuje kobarta agot, bo komonut kora en bik chenomu ofisisik koger kole kobendotji bik chemi ng'weny ago bo komonut missing ,koger kole, konyor ng'omnotet bivhu nemokyigen.

Boishoni kokabatishet ab kitunguik chemukulen boishoni Kobo kamanut missing amu kitunguik koboto minutuk kotinye aliet nebo Barak kitunguik chemukulen kokororon amunkokakobityo komakotinye boishet neo boishet kitikin komuch koek semberet ak komukaksei kora kesember keboishe kerchek kitunguik chemukulen Kobo maana amu aliet nengw'ang Kobo Barak eng siro kosir kitungui alak ju kit ake netoreti koyekakoikitu kotomo kobit Siret komuch kometo chito kotestai tokopityo amayakitu eng boroindo neming'in

Boisioni ko boisiet nebo kebirtaa beek ii ko ngetengei keringeet ii koityi minutiik ab mbar ,kit ne magaat en boisioni ko solait ii ne notoon kokonuu maat ak kiit ne birtoi beek ,eng Yuu ko ngo nyoor maat solait ii koibet maat ak kogachiin kiit ne biruu beek ii kobiit beek ye kagobwaa beek ii kobaa kamanut kotinyei chito konoruet Ile konoreen beek asikobiit kecheptaen koityi minutiik che terterjiin chemii mbar.

Boisioni ko kabisisiet , kabisisiet ko bo kamanuut missing amuun taretii minutik konyoor beek minutiik che chaang ko mamuchi ko konor beek ii ago ye marobani kobitos eng oret ne kaegei ii anan ko yaan Mii Yoon alakei kobaisheen kabisisiet ko Gere kole kabwa minutiik en oret nebo nyumnyumindo ago tinyei minutik beek simamuuch koyamyaa , kabisisiet kotaretii kigochiin sageg ak tikitiik kotoltolegituu ne notoon kokochin minutik koakwait ak koyeet eng chakyineet.

Miten ortinweek somokuu chekimuchei kindeen katoltolik, netai ii koimuuch kenam katoltolik agindei Barak nebo minutik anan keseren kigochiin baraindaa asikobiit konunia akoib minutiik katoltolik chotoon ,nebo aeng ko imuuch kinus katoltolik ak imuuch koruria anan kakoruria kebaljii ak kegol minutiik eng baraak nebo keringanik chuu nebo somok ii koimuuch kebaal mutaroishek anan ko keringanik che eecheen ii agindei katoltolik che tom ko nunia kit akisupeen kindee ngungunyeek ii ak yeityaa kegol minutiik Barak yekikol minutik Barak kobaisheen keture6che nekiteen ago ye tesetai koetu minutiet ii kowendii kobaisheen katoltolik che tesetai che takonundos en kweeny, oret ne nyumnyum missing en chuu ko oret nebo aeng ak nebo somok, eng oret netai komuchi kolaal roptaa katoltolik eng Barak amuun katoltolik kotamah konamuu eng Barak ak ngungunyeek, oret nebo aeng ak nebo somok ko nyumnyum missing amuun imuuch konyoor minutik katoltolik ama Mii katoltolik che betos.

piasiat kopo komonut missing en korenyun netai piasiat ko omitwokik che onyiny missing ii agoi imuch kesus anan kechemushan anan kebel piasiat kongengiam koteche borto ak keboishen ko amitwokik kimuchi keamnda muchelek ii anan keamnda pendo anan keamnda amitwokik alak chechang nepo oeng piasiat kongetonaton ii ak kebel ak mwaita kemuchi kechobe amitwokik che kikuren chipsii chipsii koanyinyen missing ako kikeip kou amitwokik chepo lelesta kikotoret biik missing piasik asikobit kokirinda rubet

Netai anoisechini chichi akopo olekiriptoi tililindo eng mung'aret. Tililindo ko kit nepo komonut mising eng mung'aret akikonde serekali kakwoutik koker kole karip biik tililindo eng mung'areshek mising eng biik cheoldoi amitwokik. Kit nepo oeng anoisechini chichi akopo olekirotitoi ng'wek. Sikobit komuch konyor chito chepkondok eng mung'aret konyolu konai ng'wek chemakat korate sikobit koipchi chepkondok chemokotin. Kit nepo somok anoisechini chichi akopo olekikurtoi customers ak oleking'ololdechin. Eng mung'aret, asikobit isulde konyolu itinye ng'omnatet ak naet neimmuchi ipoishe ikure biik aking'ololchi ipuitchi koshinet akomuch koalun tuguk.

Ni ko kabatisyeet, kabatisyeet ko bo kamanut missing en bororiet, netai ko kabatisyeet ko kikotaret kogochiii biik che chaang boisionik, ingo BAAT biik mbaronik ii kemuchei kesiir biik cheimuiche koyai boisionik ii ak konyoorjigei chepkondook imuchei kora kosirgei chitoo eng boisiet ii ak kogol minutik cheimuche koalda akonyoor minutik che tareteen gei kabatisyeet kora kikotaret kosuldaen mungaret, eng mungaret ii ko mwaat kole amuun Mii biik chemachei keyaldejii ngweech ii ab mbaar Kobo kamanut kogoon gei biik ak kobaa mbaar ak kobatis asikobiit konyoor ngweek chekimuchei koaldeji bichuu machei ngweek, kabatisyeet kora kikotaret komuuch kogochii biik amitwagiik ingobaa biik mbar agobatis ii komuchei konyoor amitwagiik cheimuuchi koyaam ii ako tareteen gei ako chengei tuguuk cheimuche kotareteen gei kora.

Chu ko tingok kiboishe tingok ke bote mbaronik che echen mbaret nee nyoluu me batee tingok aeng koboru kolee oo mbaret nebo aeng koboru kolee chito nebo mbaranatok ko Kikotech kee ako tiyee chepkondok kobotishet ab tingok Kobo komonut mising amuu toreti komuch kebat ibaaret neo eng baroindo nee mining nebo aeng kobokomomut kabatishet ab tinget amuu ibati imaret koit orit nge much kebat imbaret koit orit kotoreti kobar tiang'ik chemii ngu che amee amitwokik cheu bung'unwet nebo somok kobotishet ab tinget ko toreti kotil chepkondok chekii boishei eng mung'aret Nye tinyei chito tinget nyi ako boisei kowendi ng'uny chebkondok che boishei amuu nyoluu kityo koliban chito nee kwerie tinget ak koal mwaita kityo

Ni ii kobaisheet ab tekseet , tekseet kobaa kamanuut eng borororiet netai kotaretii tekseet kochapchii biik boisionik ye tesetai tekseet eng borororiet ii chaang biik en bororiet che maimuchei konyoor boisiet akomuuch kotareteen kei tektet kotaretii agomuuch konyoor biik chepkondook yenyor biik chepkondook komuchei kosuldaen ngalek ab aisirutiik ako kachiin emet kotesetai nebo somok ii ko boisiet ab tekseet komuchei koger kole kawaa baraak sabet eng emet ye biit tekseet ii kobituu bandap tai akoot biik ab saang ak ematinweek ab saang kobwaa inyoko rutajii emet imuuch kora konyoor biik alaak boisiet kobuun biik che kakisiir ko uu biik che ibuu amitwagiik ii ak biik che imuuch kosiir biik che kanyoor boisionik

Ni ko kakuetap moita. Moek kopo komonut mising eng bororiet. Moita neming'in konyolu kekochi ripset nepo barak asikeker kele kaet eng oret nenyumnyum. Moita konyolu keteshi chego chekakikei kekochi koe asikobit koteshi chego chekachuchun eng kamet. Yeming'in moita konyolu kikochi boroindo neo nepo kuchuchun ako chego chechang konyolu kemetochi moita. Moita kora, konyolu kekochi ripset nepo barak. Yekanyo ropta, konyolu kekweri moita kwo ko, kotepi olemomi ropta, ak ole maimuch konyor myendo . Moita kopo komonut mising ako ngerip eng oret nenyumnyum koetu komie ak kokon chepkondok eng tai.

Nii, ko leng'ut an peek. Peek kobo komonut mising en bororiet. Kikoip serikalit nebo emet kokwout koker kole konyor piik tugul peek. Amun yemomi peek komomi sobet. Peek keboisien kiyoisen. Amitwogik tuguk chekiyoe, koboisien peek asikopiit koruryo. Peek kora keyee ago ng'o ngomaye chito kora peek komaimuch kotesta borta en ongeret nenyumnyum. Peek kora keboisien kemwetisien, imuch keboisien peek kemweten ng'oroik, akeunen olemenye piik, Ako peek kora, keboisien keuneen Kee. Kounet ab kee kobo komonut mising amun borto nebo chito komwoe kole, nyolu kounkee chito. Asikopiit konyumnyumit bortab chito. Peek kora kemuche keboisien kebaibaitenge. Yekipas beek kochang'a, kemuchi keunege, akobaibaiteng'e piik.

Ni ko baetap kechirek. Kechirek kopo komonut mising eng bororiet ako kikowo barak alyetap kechirek eng betishek chekikosirto. Kechiryet konyolu kerip eng oret nekararan akonyolu ketekchi kot neimuchi koruiyo akomung'e yeroponi anan kolue asista mising. Kechiryet kora konyolu kiun ak keker kele katililit. Kaunetap kechiryet kotoreti asikobit kokirinda tuguk cheu sirek akoker kole kaistoekei kechiryet miendo. Kechirek kora konyolu kepai eng oret nekararan akeker kele kanyor amitwokik eng betushek tugul. Amitwokichu kokochin koet borto akotestai kokimit akomuch kosikis akotesokis. Kechiryet konyolu kerip akerikchi keker kele mami kiy aketugul neketerter bortonyi ako nkonyor tuguk alak tukul chemokchingei koetu eng oret nekararan ak koipu chepkondok .

Ni ko kaliptaet ab teta ,ye yaal chitoo tetaa eng ole loo Konyaluu kocheeng kariit neitegei gaah kikoob biiik teta kobaa kamanuut missing ii ako biik che chaang eng emet kokilegei koyaal teta ,teta kobaa kamanuut amuun konuu chegoo, chegoo kimuchei kebaisheen keyaldaa anan kebaisheen eng kaah kechapeen chaik anan keluu ,teta kora kimuchei kebaisheen eng bendo ,teta kotinyei bendo ne anyiin ii ako imuuch keyalda sikobiit keeny keyaldejii biik kotinyei muitaa neimuuch kebaisheen kechapeen ngoraik ak kwenig ,teta ko kobunjii kamanuut missing ako eng ngunoo ko biik che chaang konetekei agobo baet ab teta.

Ni ko kapatisiet ab kahawek ak pandek, manyumnyum keyai kapatisiet eng' oret neu ni yekikol kahawek ak pandek komii minutiet agenge ne i'uri age minutiet nurse ko minutiet neo kosir age amun kere asista asimaitchi minutiet nin age kigere en yu komengech kahawek ako pandek chemiten komatinye katoltoldaiwek ama ma'akwaen ni ko amun minutik chemi imbar kopcheye katoltoldaiwek chemakosupkei ak kimnatet ng'way akomii minutiet agenge nema koyai komnyee kapatisiet neuni koyae piik chechang' chemi ing'weny chemaimuche kogeny eng' paroindo neo minutik cheipe paroindo asikopit keges akogere konyumnyum kogol minutik chekigese eng paroindo nenwach asikopit kotorete kogirinde rupet.

Nii, ko kolset ab nyanyek. En kokwet nyun kemuche kekol nyanyek en sang' anan kegol en green house. Nyanyek chekakigol en green house, che yetu en oret nekararan , agomong'u nyanyek chechang'. Koset nebo sang' kotinye kewelutik chechang' mising. Mionwogik kochang' en sang' oli , ako kerichek chekiboisien en sutisyet, komi barak mising. Minutiet kora koipe boroindo newo asikopiit kolob amun mi ng'weny maat. Kobotisiet nebo greenhouse komi barak amun ,kigochin minutiet tuguk tugul chemokyin kee, okomuche koet en boroindo nemining'. Kesutik kora komi barak, ako kotoldoleiwek chekiboisien en yuu komi barak. Kobotisiet nebo sang' en betusiek chechang' komong'u nyanyek cheonyiny ak kotutigin, akomeng'ech. Ako kobotisiet nepo green house, komong'u nyanyek cheechen amoonyinyen.

Nii ko soyot soyot ko kikobunchi komonut missing en kokwenyun kikechob soyot kou ingwot nebo kipkaa nechamat missingi metinyee komonutyet neo en sobetab chito soyot ko kikeboishen koik kerichot ako kikiyan bik kole ikiam soyoti kotoreti kochob moet ak Konya mionwokik chemii moet. Soyot Koraa kimuche kekes ak kealda soyot kotinye oliet nekararan en Siro ko bik cheoldo soyoti ko kikonyor chepkondok, soyot Koraa kimuchi keboishen keamda omitwokik alak soyoti keoni kele tese tukuk alak chemomii omitwokik kii ako yon moi bik omitwokik alak kii kemuche keteshin ingwek chebo kipkaa barak asikopit koteshi kipnotet ak tukuk chemomii omitwokik orit.

En yuu ko mii chito neinete ak konosechin bik akobo ngalekab kobotishet, bo komonut missing kinet bik chemokingee koik kopotik konetishet kotoreti chito nemokingee koboishet amun imuch konai ole kimindo minutik cheterteren yewo chito ak kiborchi ole kikoldo minutik alaki komuchi kokuyo ak komuch koboishen ngomnoteto non en boishonik chik. Konetishet Koraa Kobo komonut amun toreti chito nemokingee kobotishet tii komuch konai minutik cheterteren chepitu en imbari ak Siro ak komuch konai ole kikoldo ak ole kiriptono minutik chuu, konetisheti kotoreti chito komuch kistoengee boishonik cheimuch kowirta mungaret amun tinye chito ngomnotet ak naet neyomegee asikopit kokwet mungaret kwo tai.

Kakorsetap kiakik kopo komonut mising eng pororiet. Kikoip serekali akotesetai koipe kakwoutik koker kole kekor biik kiakika. Kiakik konyolu kekor asikobit koun moet akoisto kutik tukul chemi moet. Kutik chepo moet kwome amitwokik chepo teta chemi moet akokochin teta konyalul. Teta nenyalulat ko moetu eng oret nekararan. Kokorsetap kiakik kopo komonut kora amu ikochin teta komuch koamis eng oret nenyumnyum. Yeamis teta, kokochin teta kokimit ak komuch koet eng chokchinet.

Ng'ung'unyek chepo temishet kotinye akwoindo neterter. Imuch keboishe eut kenai oleu ng'ung'unyechu. Yekinam ng'ung'unyek ko nkot ko mugulen, koboru kole akwoen mising, ng'ung'unyek che mamugulen koboru kole mi ng'uny akwoiyet. Minutik cheterterchin kotinye akwoiyet nemokchinkei. Imuch keboishe tuguk cheuchu kenai minutiet neimuch kekolchi ng'ung'unyek cheterterchin. Ng'ung'unyek chepo temishet ko momi barak mising akwoiyet ako eng boroindo neming'in kobeku. Ng'ung'unyek chepo temishet ko makat kende eng chong'indo amu chundos mising ako ng'ering'itu yetesetai kobendi betusiek.

Katoldolik cheboishen missingi ko chebo kipkaa, omuchi oboishen sokek chekikonunio chebo tukuk cheu mokomiki pandek ak suswek, yenunio tukuchu kotinye kotoldoiwek ak koimuch kende minutik katoldolik che iboishe koraa ko chebo tugaa , ak nekoo ak ngechirek chuu kekuren keturek keturek komii barak akoibe boroido neo en ngungunyek yotinye minutik chechang i6muche iboishen kotoldolik chekiole kotoldolik chuu kou CAN DAP ak Urea kotoldoloik chuu kotoreti kokoin minutyet en boroindo nemingin ak kokochin kokimit ak kokochin kotoldolik chemii ngungunyek en kerichek ab isirek oboishen Dudutrin missing. Dudurin nii komii barak missing kiboishen tutukin kebaren isirek chechang missing. kerichot nebo silling bokol ak temanini kemuche keboishen kesut imbaret ekarit agenge kotkonget.

chaang' ortinwek chomuche oboisheen oriben okwoindo ab ng'ung'unyeek en imbarenyuun, netai ko yeagolsei ogere olee kagool moronginik en tarasinishek cho imbareet, tarasinishek chuu kotoreti kogeer kole momii ng'ung'unyek chegeloee en imbareeet ago ngelaa komobendii koloo , nebo oeng koo yeagolsei obole keringet koloit iih ak onde keturek , keturek chu kotoreti koakwai imbareet iih ago toreti minutyeet kobii konyoor katoldolyweek chemonkyingee yeetu, nerube omuche onde sogek che kigoyomyoo ak ketik ab bandeek ak tuguk alak tugul chenundos en barak nebo imbareet , katoldo

Chaang oratinweek che amuchei atektaen iibeet ab ngungunyeek, ngungunyeek ii komuchei koib beek anan koristoi oret ne tai ne amuchei aboisien ko koleet ab susweek en mutaroishek yagol susweek en mutaroishek ii kotaretii koger kole mamii ngungunyeek che ke lae ako ngelaa komabendii koloo ,oret nebo aeng amuchei abet mutaroishek, mutaroishek kibarjiin beek oret ii ako mutaroishek korbarjiin beek oret ii kochule kobendii ole kakitarjigei ii ako mabendii mbar kolae ngungunyeek chaang kewelutiik che nyoruu eng ripset ab ngungunyeek chuu amuun en betusiek alaak ii kochaang beek missing che bwanei ii ako kimnatet ne tinye ko komichu kosirtoi akobiit tuguuk tugul che kikiteech ii ako tesetai kolaal ngungunyeek.

Kiakik ak minutik kotinye mienwek ak tiong'ik chechang. Kiakik kotinye mienwokik cheu foot and mouth disease, malaria ak newcastle. Minutik akichek kotinye mienwek cheu blight, ak kutyet. Blight ko miendo nekwere sogek chepo minutik ako imuch kenya kepoishe kerichot nepo Empress ak Miden super. Empress ko kikopor komnotet nepo barak mising nepo kokwer blight eng minutik cheterterchin. Eng minutik amuchi apoishe Dudu trin akirindae kutyet. Dudu trin komi barak kimnotet ako nkesute konyil akenke kopendi kutik eng boroindo neo. Amuchi aboishe kerichotap Albendazol amuch akirindae tiong'ik eng kiakik. Albendazol kokwere mukarkarek ak tiong'ik alak tugul chemi moetap kiakik, akokochi teta kokimit akwomis eng oret nenyumnyum.

Katoltolik che bo kelyeek ii kobaishe missing ye kimine pandeek ni ko amuun bandiat ye kimine kesuat mising ii ak konyaluu kotindai kimnatet ak konyaluu konameen Barak nebo pandiat ye kibaisheen katoltolik chuu kigochiin pandiat kimnatet nebo tikitiik ako imuuch kongus tikitiik katoltolik kobuun kweeny ak kokimiit ii ,ako ye kimituun tikitiik ii ko gachiin bandiat ko kimit katoltolik chuu ko kikoboise kora amuun tesetai kokain bandiat wallet eng baraindaa ne mingiin nekibaisheen komaibe kasarta ne oo pandiat ii konyaluu kowalak en kasarta ne makaat ii ako katoltolik alaak ii koibet baraindaa ne wooh asikobiit kogoon wallet yeib koite kogoon wallet ii ko kikowalak bandiat ii ako makomuchei kobaisheen katoltoleiweek chotoon kosiich logoiywek che kororon.

Kanaget ap.peek Eng minutik kotariti mising Eng pitet ap minutik minutik kokararan neea ngendeee minutik

Minutiiet nebo muchelek ii komachei beek che chaang ye mingiin ii ye tesetai koetu komachei beek tutukiin, ye tesetai koetu minutiet konyaluu keger kele kagichuchuuch beek che nyoruu minutiet nii imuuch kebaisheen mutaroishek kimandaa beek chekatalisaa , mutaroishek ii kokwerie beek koista en ole Mii mutareet ii ak kokwerie kowaa ole loo en mbaret ii.

Boishetap katoldoleiwek kotese kesutik. Ni ko amu katoldoleiwek kokimiti tikitik. Tikitik chekimen komuchi kong'us amitwokik ak beek chemi oliloen. Katoldoleiwek kora kokimiti ketit. Ketit nekim komuchi koi sogek chechang akoechen. Sogek chechang akoechen komuchi kokonor amitwokik chechang. Amitwokik chekikonori eng sogek keboishe kebae mauiyat ne notok neimong'u logoiyat. Logoiyat nenyoru amitwokik cheome komuchi koi kesutik chemi barak.

Eng kokwet nyuun komangunaat kole nyoruu kanyaik chepkondook che chaang missing biik che chaang kobwatyiin kole kanyaiseet koluoani komyei ak kotinyei chepkondook che kororon konyoindet nemii kweeny konyooru chepkondook chemareguneen elibut artaam ii ako kwanyiik chemii Barak ii konyoruu chepkondook cheite million agengee biik che chaang ii kotyemei kole kanyaik asikobiit konyoor keljinaik chebo melektoi nebo kanyaik.